Fanta orange kochamu sugaruk mau chon igo kou Krest che ibure kongwonegitu kot mising konoton amune sikochome biik kot mising kole konon Fanta amun kor kochachamu sugaruk kot mising ago anyiny ago aripunyin kora kotindo ariput nekararan. Makerke ak igo chekor keyee igose u nengwonen anan miten ariput neu nebo maiywek. Koniton amune mwechin biik chechang inonitet. Makerge ak igo atkan tugul ago chamunin sugaruk mauchugan matachamu sugaruk. Alak kou ne mindilil, ngwonen. Konotet amune sigor igere biik chechang kotepe notet Fanta ne Orange amun chamunin sugaruk ago testeni kit nekararan. Noton amune sikochame kastomaek koal nitet yon kaba olemiten sotaek anan olemiten korotwe chutet chekiale chenomege ak marayonkalale asista.

Mkokoteni koimuch kola tuguk che chang che kamataimuche chito kola amun ingemwa agot kou bandek chon mara kakilau en ibar kokor kakikwachi mkokoteni bandek chemara katalau chito koibu chechang kosir yon kataibunen chito eut ago kor koyae kasit koek raisi amun makibendi ak kisekta imbar kotai kokeske. Kora komara yon kemoche iip rabwonik kopa indonyo anan kemoche iip bandek kopa indonyo kokor keibe chechang mau yon kateipen eunek amun koringete kora iloe tuguchotet. Koinoni koraisi angab imuch iboisien sigiriet agenge ak ila tugukuk pakai indonyo akor kokelaa kora che kachanga mau chukeloen eunek. Kora mkokoteni inito kochokto mauyon katewendi ak bortangung amun tindo mugungoik che mildoge. Konoton amune sigai kobo kamanut koroito yon mildo ge mau yon kabaisie chito.

Ngete bik konam kobal waiyatab sitimet ak konam korobat kotoi tuguk kotoi tuguk chemaran kimokitoi chekor kotoguk wainik chemaran monyolunot en kapsitimok konitet komaran kor koituyokee konome kobitu maat ak ityo kolal koot, anan komaran koteype boishet ii komaran kiutun ile kian kotoyo wainik ii chemonyolu kotuiyo en koroon imbiret, kokor koniton korkotuiyo konome kolole maat konitet kor kanam maat kolole kot kokor koityin asenet, asenet temindet amun yekakolal kot ii kokor komekomi elemenye temindet ako koraa kotikalal kot komaran kotikomi tuguk cheu ingoroik ii anan kobandek ii, anan koingendek ii ok tuguk alak tugul chobo komonut en binadamu ii kokor kololtos mongetu okot agenge akor konam koseret chito kotiengee maaton.

Kit neyoe karishek konam maat ii koyon kokwo bandaa neloo komoimungchi neketote karit kosiketer koroito koyoche maran ingetwoe en kila betut yon kakakibaa kimutat bik en oret ii koyoche kechikil karit keker kele ngwany tos komi komie beterisiek anan mukungoisiek ii anan tuguk alantuguk alak tugul chekiboishen anan chekiboishen en karit sikobit komanan mast amun ingiwo karit en banda nekoloit kokor koetchin maat ii neimuche kotiol mukinget ak kobit maat anan kotiol beteritab ii karit ak koinam maat en yotet nekor kokoseni komeyo bik anan koumiosok bik chekobune karinotet kotiengee maran machikil nebo korong sikonome saparinyin.

Ei kironyoru mososhek chechang komiten imbarenyon koome bandek koniton anyun kokonu asenet newo kot missing' amun churochuri bandek akwam, kokor inkwam komosikto temindet ii komonyoru keljin amun ome kotar bandechitet en imbar yon mokisibkesikto ako koraa koyon kakwam kounonitet komokoikotakowek bandek kokororonekitun amun inam kwam ake komatar kosib konune anan ko ingorobon kochute beek kokor koyoitu bandiat, koraa komara mososhek inkochut kapindizin ko elemi indisinik chekorurio kwome kotar kokor konyoru koraa asenet temindet ii amun matakomuch koib indizinichotet asibakwalda en indonyo kokerkee ak yon kowo imbaretab bandek koraa sipkotore bandek kotokomesishek.

Inoni kosikotoret chito komaumisangee anan kotilkee yon koboishen rotwet anan kopanget amun koyeb kee chito kokobore koyeb bendo anan kokobore kotil bendo ak rotwet, kongeboishen mashinitet ii kokor kotere tuguk cheu chotet akokor koroisi amun moyoche kotakolit chito rotwet kongatibit sikobit konyokoboishen onitet koraa ingeboishen mashinit iin koibu ngalekab tililindo mou yukoboishe chito, amun imuch kokatkee chito ok bik alak omobokoun eunyin sikotil bendo kokor komotililindo nondon amun menoe ile kokobunot ono chichoto alan kochito koimuch kokule naisugit anan kokule sikaret kokor ingobakonam bendo kongoib kastumayat kobokobendi moet amun kor kaam benyotet komaran kakanam anan kotiny naisugit kokor koyoe chito kobaa moet amun monomekee akak ak sikaret.

Inono kotesetaa inguni koraa mososhek kowolokse, konoton amune sikai komaimanit amun ndo kiwolokse mososhek kongeten anan indokiwolokse bik kongeten mososhek bakai bik ii koto inguni kekere kowoloksee ko ingeker inguni komainit amun mi mososhek osnet ii amokoi keker kokikesichech en osnet kowolokse bakai koik chito akonyo okole omoche omengis akanee, konoton kolembeita amun tochang bik ingunii chelelen ane kokitomi osnet awalake oiku moset.

Ee miten kwonyik cheketote pikipikishek en olinyon kobaten machang icheket amun chebiosok eleo koechen anan kolelen achicha monyolunot aketat pikipiki komiten kwandab look nenyolu koketat asikobit ayai kasishek alak chebo koo, ako sana sana chuton chu ketote pikipikishek komaran chetako barnotik maran kikocham taonishek kokor kongete icheket koketote pikipikishek, kobik chemoe komi kaa komata sana kele ketote pikipiki icheket amun kor komokchingee boisionik alak chebo kaa chekor kou kekei moita, anan kokechobchi omitwogik lagok konoton amune kikotaban bik anan chebiosok kole kaikai ingoketat boishek icheket.

Inono koimuch koree mionuokik amun ingoroik chekikochobok ii koimuch kokikirekunen chito nekiran komian amakimwet anan koimuch kirekunote en sipitalishek yon mi bik chemaran kosirto anan konenet icheket mionuokik, kokor kokiib ingoroichutete kobwaa indonyo ko amun chome bik kobakwal ingoroik en indonyo kobo chokwoni chotet ak kwal ak maran kobakolach komamwet ii, kokotkolach komamwet koimuch konam miondo nekitindo chito nekiloche ingorionotet, kokotkotestaa noton anyun koinomdo bik mionuokik cheterter amun mara mionotet kokitaa kot missing' amonyolunot korik olemiten bik kokararan ingobakial ingoroik en kampunishek chenegiten kosir chebokiyumu korotwek en indonyo amun kor kokaikai ikere ile kokararan.